Ndĩreciria ũrĩa andũ maceragĩra mĩkawa ĩrĩa mĩnene, mĩthenya ĩrĩa matarĩ na mawĩra, nĩguo gwetha maũndũ ma gwĩka mahote kũhoreria meciria na kũhũrũkia mĩĩrĩ. Ũndũ wa maũndũ macio mathiaga gũĩka nĩ ta, gwĩtambĩra maaĩ-inĩ, kũrĩa irio haririe wega, na mũndũ akiuma hau agakorwo nĩ ahurũkĩtie meciria ũndũ angĩhota gũthiĩ wĩra mũthenya ũyũ ũngĩ.

Kũrĩ mũhĩrĩga wa irio wahanda, ũteithagĩrĩria tĩri gũcokereria ũnoru waguo. Ũyũ nĩ mũthemba tawa mboco na mĩhĩrĩga ya mboco ta njũgũ. Ũngĩhanda ũgĩcenjanagia na mĩhĩrĩga ya irio iria ingĩ ta mbembe, tĩri ũcio nĩũkoraga ndũnahinyĩrĩrĩka mũno. Na ningĩ nĩiteithagĩrĩria tĩĩri kwaga kwĩhoka bataraitha cia kemiko. Tondũ mũhĩrĩga tocio wa mboco ndwendaga bataraitha kũhandwo na kũruta maciaro.

Ndĩmĩhũthĩrĩte maita merĩ, na ndikwona tangũmĩhũthĩra rĩngĩ. Yakĩmera kĩa mbere yarĩ njega tondũ nĩyateithĩrĩirie kwongerera magetha makwa ota bataraitha iria ingĩ. No yarita rĩa kerĩ yahanaga mahiga, nanĩyahũthĩkaga nyingĩ mũno nĩgetha wĩiganie kũhanda. Nandĩarĩ na umithio ona hanini tondũ ona mwaka ũcio tũtiagethire kĩndũ. Nyingĩ bataraitha ĩno ona ndĩkoragwo ya tũhũ, tondũ hembeca iria ũrutaga nĩgetha ũnengerwo . Maita maingĩ ĩkoragwo ĩrĩ nuthu ya mbeca iria ĩrendio gũkũ kũngĩ nja.

Kĩndũ gĩkĩ nĩndĩkĩhũthagĩra kũruga ũcũrũ, kana ngima. Nyambaga ngagĩtua na igũrũ, ngathiĩ nganĩka. Kĩoma, ngathigitha na moko kana kũringaringa na kamũtĩ, gĩkauma wega mahuti-inĩ. Ngacoka ngagĩthambia, ngakĩũmithia rĩngĩ. Ngagĩtwara gĩthĩ-inĩ, gĩgathĩo mũtu ũrĩa njokaga ngatukania na mbembe. Ngaruga ngima kana ũcũrũ. Na nĩkĩngenagia mũno harĩ kũrugĩra nginya ciana tondũ nĩgĩteithagia kwongerera hinya wa mwĩrĩ.

Harĩ gĩkundi gĩtarĩ gĩa thirikari gĩthiurũrũkaga gũkũ matũra-inĩ maitũ gĩgĩthomithagia arĩmi ũhoro wĩgiĩ tĩri na ũrĩa magĩrĩire kũhũthĩra njĩra njega cia ũrĩmi. Kwĩ hĩndĩ mokaga magakuua tĩĩri wa mũgũnda magathiĩ gũtũthimĩra magacoka magooka magatũrehera maumĩrĩra, na mendekithia ma bataraitha iria twagĩrĩire kuhaanda nacio na irio iria twagĩrĩire kuhaanda. Ningĩ, nĩnjĩtaga andũ a thirikari magooka magathimĩra. Menjaga mũgũnda gatagatĩ na gũkũ mĩico magatukania tĩri ũcio, magakuua. Thutha wa kahinda kanini magacoka makanjĩra maumĩrĩra nĩ marĩkũ, na ũrĩa njagĩrĩire gwĩka na tĩĩri wakwa.

Maita maingĩ tĩri ũkuagwo nĩ kĩguũ kana rũhuho. Kũgirĩrĩria maaĩ matigathiĩ na tĩri kĩmera kĩa mbura gĩtakinyĩte thiaga ngeja mĩtaro mĩenainĩ ya mũgũnda, mĩtaro ĩrĩa yonanagĩrĩrĩa maaĩ harĩa makũgera nginya magakinya rũĩ matakũingĩra mũgũnda. Ningĩ nĩhandĩte mĩtĩ ndereinĩ cia mũgũnda na nĩ ndigagĩrĩra nĩndahanda irio cia gũkunĩkĩra tĩri wakwa ta mĩrĩyo ya ngwacĩ ningĩ he hĩndĩ thiaga ngarogota mahiga ngoka ngamaiga mũharinĩ ũmwe kũgirĩrĩria tĩri ndũgaikũrũke miharũrũkainĩ. Nayo mĩgũnda yakwa ĩrĩa ĩinamĩte ndĩmĩrĩmaga na mĩena ngĩthiaga gĩthiũrũre kũgirĩrĩria tĩri ndukahurũrũke. Mathĩna maria njemanagia namo kaingĩ nĩtakwaga mahiga macio, kana rĩngĩ mbura ĩkaura ĩgakĩra nginya mĩtaro yakwa ĩkaihũra ũguo maaĩ makaingĩra mũgũnda.

Bataraitha thiaga kũgũra ĩrĩa ĩrenderio cienderio-inĩ cia indo cia ũrĩmi, nondoraga ya kũhanda rĩrĩa ndĩrahanda. ĩo nĩĩrĩa ya indo iria iteithagĩrĩria mbegũ kũrua mĩri. Nyingĩ hĩndĩ ĩrĩa ciamera, ngĩenda gũitĩrĩria ya igũrũ, thiaga o hau. Nĩhakoagwo na atalamu ya ũrĩmi, makandarĩria bataraitha ĩrĩa njagĩrĩire kũhũthĩra, nĩgetha gũitĩrĩria igũrũ. Nacio ndawa cia igunyũ, ũngĩthiĩ rĩenderia-inĩ rĩa indo cia ũrĩmi, nĩũkoraga ataramu hau tondũ arĩa mendagia nĩmoĩ. Ndamatarĩria nĩkĩgunyũ mũthemba ũrĩkũ, maita maingĩ onanĩ ngũkĩhũra mbica makĩona makandarĩria ndawa iria njagĩrĩire gũkĩhũra, na njagĩrĩire kũhũra ihinda rĩrĩkũ.

Mũno niĩ onandirĩmaga na bataraitha ici cia kemiko. Nyendete kũrĩma na thumu wa mahiũ. Rĩu nĩũrĩa thiaga o kĩmera gĩtanakinya, ngaita thumu mũhĩu wa mahiũ, ngawaragania na itinga mũgũnda wothe. Nyingĩ nĩnyendete kũrĩma ngĩcenjanagia irio kĩmera gwa kĩmera gũtigĩrĩra tĩĩri wakwa ndũnahinyĩrĩrĩka. Nakĩo gĩko kĩa riko, thiaga ngagĩita mũgũnda wakwa, nĩgetha kĩongerere ũnoru. Nyingĩ nĩthiaga ndagetha irio ta mbembe kana waru, mahuti macio ndĩmaumbĩkaga okũu tĩĩrinĩ nĩgetha mabutha maikare orokũu, tĩĩri wakwa wĩikare wĩmũnoru.

Tondũ bataraitha ĩthondekagwo na njĩra ya mwanya. Ongorwo nĩtaciakũhanda, ithondekagwo na igekĩrwo indo iria mbegũ ĩrabatara nĩgetha ĩrute mĩri na yume thĩ ĩrĩnahinya mũingĩ. Nacio ciagwĩtĩrĩria igũrũ, cithondekagwo cihotithie mũmera kũruta mathangũ maingĩ, menahinya nanĩgetha mathangũ macio mahote kũhũthĩra, kũhũthĩka gũthondeka irio cia mũmera ũcio, na mũico mũico mũmera ũcio ũgakorwo nĩũrahota gwĩtiria mathĩna maingĩ, na maciaro maguo magakorwo marĩ mega.

Mĩmera yakwa njikaraga ngĩthiaga kũmĩcerera ingĩkora nĩĩrarwara. kana nĩĩracererwo nĩ igunyũ. thiaga ngagũra ndawa cienderioinĩ cia indo cia ũrimi. ngoka ngahũra mũrimũ ũcio ũtana therema. Ningĩ hee ndawa ihũragwo harĩ mĩmera ta mbembe ya kũgirĩrĩria igunyũ ona itaingĩrĩte mũgũnda. Nĩngeragia mũno gũcenjania imera gũthondeka tĩri wakwa nĩgetha ndũkaige mĩrimũ. Namo mahiũ ingĩona ta maracererwo nĩ mĩrimũ njĩtaga ndagĩtarĩ wakwa wa mahiũ ũria ũrĩ o hakuhi, agoka akamarigita ningĩ ingĩona mena indo ta ngũha, thiaga ngagũra ndawa ngoka ngamathambia, citanongerereka.

ĩĩ nĩndĩ ndona, na arĩa magũthiĩ nĩwarehire hathara nene mũno. Nĩitemi rĩa thirikari gũtigĩrĩra indo iria ciothe cirendio thoko-inĩ, cirĩ ndawa, ciothe nĩciagera moko-inĩ mao. Namagathuturia ũrĩa cithondeketwo. okorwo citiknyanĩirie ikĩro cikahingwo. Namagathiĩ makahingithia iganda iria cithondekaga indo icio njũru. Nyingĩ nĩ itemi rĩa thirikari gũtigĩrĩra kĩndũ gĩothe kĩrĩ thoko, athondeki akĩo nĩmarũmĩrĩra mawatho marĩa magĩrĩire nĩgetha matikarehere andũ thumu.

Tondũ DAP ĩgĩthondekwo nĩĩkoragwo ĩkĩrĩtwo indo iria njega harĩ gũteithĩrĩria mbegũ ya mbembe kũruta mĩri na ĩkaruta mĩri ĩo ĩna hinya mũingĩ mũno ũkĩringithania na mabataraitha maya mangĩ. Nyingo icigo iria ciendagio mbembe ĩno mũthemba wa DAP nĩyo ĩkoragwo ĩkĩendio kwa wĩingĩ nanĩyo ĩkoragwo maita maingĩ ĩkĩnyanĩirie ikĩro.

Gũtigagĩrĩra atĩ kwĩna irio mahinda mothe harĩ mwaka nginya mĩeri ĩrĩa gũtakoragwo na mbura. Ningĩ harĩ icigo ikoragwo ciũmĩte mũno na ũgakora mbura ĩria yũraga kũu ndĩngĩanjĩrĩria kũmerithia irio ĩcikinyithie nginya kũgetha, ũguo wũitĩrĩria wa maaĩ nĩũtigagĩrĩra arĩmi a kũu no magetha na mona irio, cia kũrĩa ona cia kwendia nĩgetha mahote kwĩrũgamĩrĩra.

Ũndũ ũyũ nĩ ndĩwendete tondũ wonanagia ũthaka na ũndũire wa rũrĩrĩ rũrũ. Ningĩ nĩho atumĩa macemanagia makahota gũcenjania mawoni na magakũrania hamwe. Arĩa mareka ũndũ ũyũ, nĩ mahotaga kũwĩka na njĩra nene ũndũ makũhota nginya kwendia ĩndo ĩria marathondeka kũrĩ ndũrĩrĩ ĩngĩ na makahota gwĩthondekera umithio wao wa mũthenya.

Nyenjaga kamũtaro haria maaĩ makũhota kũumĩra maume mũgũnda wa mũcere, ningĩ nĩhingagĩra maaĩ ingĩona nĩmaingĩha mũgũndainĩ, ngahinga harĩa maingagĩrĩra nĩgetha matikaingĩre nginya marĩa ma mbere mambe mahũthĩke. Ngĩhanda mũcere nĩnyendaga kũgũra mbegũ iria ihotaga kũmĩrĩria maaĩ maingĩ nigetha ona mangĩgakorwo me maingĩ ta kĩmera kĩa mbura mũcere ũcio ndũgathũke.

Gũtiarĩ na mũtongoria ũmwe. O rũrĩrĩ rwarĩ na mũtongoria warwo mwanya na rũthiomi rwao norĩa mekaga maũndũ mao hamwe. Rũrĩrĩ nĩrwarũgamagĩrĩrwo nĩ cibũ mũnene, ũrĩa warĩ na gĩkundi gĩake gĩa athuuri, arĩa matuaga matua ma ũrĩa gũgũtongorio. Nyingĩ, no o mahotaga kũhoreria ngũĩ kana ngahĩha iria ciaumĩra rũrĩrĩ-inĩ

Mambũra maya mekĩkaga maita maingĩ o mwaka, gatagatĩ ka mweri wa ikũmi na mweri wa ikũmi na ũmwe. Mekĩkaga gwa kahinda ka thikũ ithano na makoragwo me ma rũruka ma ũhĩndĩ makĩonania ũrĩa ngai ya ũtonga yaciarirwo norĩa wega wa wacindire ũru nayo nduma ĩgĩcindwo nĩ ũtheri na andũ makĩgĩa na ũmenyo handũ-inĩ hakũrigĩrĩrwo.

Maya nĩ mambura ma ũndũire wa ũgĩkũyũ na matongoragio nĩ athuri a kĩama kĩa rũrĩrĩ rũrũ, ningĩ o ta mambura marĩa mangĩ nĩ kũrĩ na irio mataha na kũrongoreria hamwe na kũrathima, marorereirie kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga kũrĩa metĩkĩtie ngai wao aikaraga.

Ũtuaga mahuti, macio matarĩ makũrĩrĩru mũno. Ũgacoka ũgathiĩ ũkamathambia rĩa mbere, na rĩa kerĩ. Ũkamatinagia riita rĩmwe rĩmwe, ũkamaiga handũ maniare. Ũkoya gĩtũngũrũ ũgatinia, ũgekĩra riko, ũgekĩra magũta. Kĩahĩa, ũgekĩra nyanya. Ciahĩa, ũgekĩra nyeni icio ũtinangĩtie, ũgakoroga, ũgakunĩkĩria. Ũgacoka thutha wa ndagĩka ithano, ũgekĩra cũmbĩ ũgakoroga rĩngĩ. Thutha wa ndagĩka ithano ũkaruta, ũkarĩa na ngima.

Gũtua kana kũgetha macani kũrĩa kaingĩ gwĩkĩkaga na moko. ũgatua mahuti marĩa ma mũcacana mahethũkĩte ũgĩkĩraga kĩondo kĩrĩa ũkuĩte na mũgongo. Na maita maingĩ mĩhang'o ĩno ĩkĩkaga mathaa makĩroko nĩgetha mĩaraho yakinya mũndũ akaumĩria marĩa atuĩte, agatwarĩra rĩendererio-inĩ harĩa mathimagwo magacoka magoka gũkuo nĩ ngari magatũarwo gĩthĩi.

Wagĩrĩire ũharĩrie rĩtwa rĩa biacara ĩno yaku na rĩkorwo rĩrĩ rĩtwa rĩhũthũ na rĩtarĩ na andũ angĩ. Nyingĩ nĩũgakua gĩbandĩ gĩaku na ũkorwo ũharĩirie tũbica twĩrĩ twaku twakĩrengo. Nĩũgetio kandi ya kũrĩha magoti ĩrĩa ĩnanamba yaku ya mwanya, nanĩũkerwo ũtarĩrie makĩria harĩa biacara ĩno yaku ũrenda kũiga.

Ndoka gwaku cibũ, ũnjĩre ũngĩndeithia atĩa. Mũthenya wa ira, mũndũ ũcio tũriganĩtie nake, ng'ombe ciake nĩiraingĩrire mũgũnda gwakwa nacirathũkangia mbembe ciakwa mũno, nondageria kũmwarĩria , nĩaracikanĩra na akauga ticiake. Niĩ ndĩna wĩira nĩciake tondũ nĩndĩracionire. Nyingĩ, mũtumia ũcio tũriganĩtie nake mwena wakwa wa ũmotho, nĩwe wacionire mũgũnanda na agĩthiĩ na agĩta ciana ciake ciũke cirute . ũguo ciana, ciana, ciake ciorio, nĩciraria maa. Ngũragia kana he ũndũ ũngĩndeithia, nĩgetha citigacoke kũingĩra gwakwa rĩngĩ.

Kwaga ũgĩ wa kũigana kana gĩthomo kĩgiĩ ũhũthĩri wa mbeca no gũkarehe mathĩna maingĩ ma ũhũthĩri wa mbeca na njĩra citagĩrĩire ningĩ mbeca nacio igakorwo citironekana ũrĩa mũndũ atanyĩte , noguo ũgatũma mĩhang'o mĩingĩ yake yambe kũrũgama kana akaingĩra kwoya mathirĩ marĩa maita maingĩ maremaga kũrĩhĩka kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire.

Wambere ndoraga mũcara wakwa ũrĩa wĩigana nĩgetha menye nĩkĩ njagĩrĩre kũgũra kwa ihinda rĩu, ningĩ nĩndoraga mathirĩ marĩa ndĩnamo menye ũrĩa wagĩrĩire kũrĩhwo ũrĩ wambere, na ũrĩa wagĩrĩire gweterera, ningĩ, nĩndoraga rĩrĩa rĩngĩ ndanyĩte kuona mbeca ũgũo ngagũra indo cikũnginyithia harĩa ngonera icio ingĩ, nĩndoraga maũndũ marĩa nongĩnya njĩke ta kũriha nyumba na kũgũra irio, nĩndoraga marĩhi makwa ma thimbitarĩ o mweri, na mbeca iria ndanyaga kũigithia o mweri o mweri

Maita maingĩ namba ĩrĩa waagĩrĩire kũrĩha nayo ikoragwo yandĩkĩtwo, na namba nene kũu thingo-inĩ cia ngari. Rĩu we ũkuĩtwo gwa kinya ihinda rĩa kũrĩha, ũkũhingũra thimũ yaku, ũthiĩ harĩa ha M-Pesa, urore harĩa haandĩkĩtwo, ũrĩhĩri wa indo ũkĩhũthĩra M-Pesa. Wahihinya nĩ ĩgũgũtwara nginya hau handĩkĩtwo Pochi La Biachara, ũhihinye hau, wĩkĩre namba ĩyo rũthingo-inĩ rwa ngari, ĩkũrie ũrenda kũrĩha mbeca cigana, wĩkĩre nĩ cigana. Ũcoke wĩkĩre namba yaku ya mwanya ĩrĩa ĩ ya thiri, ĩtũme kũrĩ ũrĩa ũrathiĩ na ngari.

Indo ta irio cia mũthemba wa mũtu, nyeni na mĩgate, nĩigũragwo oromũthenya tondũ wambere, citirĩ wĩigĩki mũnene. ũguo cigũragwo rĩrĩa mũndũ abatara na kaingĩ nĩibataranagĩka o mũthenya. Nyingĩ ũgakora andũ matirĩ na ũhoti wakũgũra indo icio cirĩ, cirĩ nene ta thabuni, ũguo mũndũ agĩraga rĩrĩa arahũthĩra, nakũũhũthĩra maita maingĩ tondũ nĩarahũra nguo maita maingĩ.

Safaricom nĩ ĩkinyĩte kũrĩa icigo-inĩ iria citakoragwo na ũthii wa nambere ũkiringithania na Airtel, na nĩ mahotete kũiga nduka ciao nginya cia M-Pesa, kũu thĩiniĩ. Ũguo ũgakora kũiga na gũtũma mbeca ũrĩ o harĩa ũrĩ nĩ ũndũ wa naihenya, ũkiringithania na Airtel. Ningĩ M-Pesa, nĩ magathagĩrĩria mũno na njĩra nene maũtungata mao, na ũguo makamenyekana gũkĩra Airtel. Kũgacĩrithia Airtel, maagĩrĩire makinyie maũtungata mao, na mathondeke network icagi-inĩ nyingĩ. Ningĩ marũmĩrĩre makinya ma Safaricom kũgathĩrĩria maũtungata mao, tondũ aingĩ ũkoraga o na matiũĩ.

Harĩ gĩko kĩrateo harĩa hakuhĩ na bara nĩ aikari a nyũmba iria ikoragwo harĩa mbere na gĩko kĩu nĩ ũgwati mũno tondũ kwaura kĩguo kĩahota gũka gĩkue kĩumĩrie gĩko kĩu bara na hau nĩho ciana cigeragĩra cigĩthiĩ cukuru rĩu ngwĩhoyaga kana kũrĩ makinya mangĩrũmĩrĩrwo aikari acio a hau matige kũrekia gĩko kĩu hau na kĩri gĩtetwo kĩhote kweherio ihinda rĩa mbura rĩtanakinya nĩgetha tũrigĩrĩrie mogwati marĩa mangiumana na gĩko kĩu gĩa kinya bara.

Ũngĩringithania na mĩaka ya hau mbere, rĩera nĩrĩcenjetie mũno tondũ arĩmi nĩmahotaga kũmenya mĩeri ĩrĩa mbura ĩgũka na makaharĩria mĩgũnda yao na mahanda nĩma mbura ĩgoka kũringana naũrĩa matanyĩte. Nothikũ ici, mbura yũkaga rĩrĩa yenda , narĩrĩa mwetereire yũke ĩkarega gũka. Nyingĩ ũrugarĩ, nĩwongererekeire mũno tagĩcigo gĩkĩ, gũtiakoragwo norugarĩ toguo mũraigua thaa ici, nayo mĩeri ya riũa ĩkongerereka. Tene riũa rĩokaga rĩu inene o mweri-inĩ wa mbere na wakerĩ. Kuuma hau, gũtirĩ mweri gũtauraga. Nothaa ici, tũrathiĩ mweri wa gatano gũtarĩ kwaura mbura. Maya mothe mokĩte nĩũndũ wa ũgarũrũku wa maũndũ marĩa matũrigicĩirie, ta andũ kũrenga mĩtĩ, kũrĩma na kemiko mũno na ũthũkangia wa ithaka.

Iteithagĩrĩria andũ arĩa matarĩ na ngari ciao, kana me nacio no matirenda kũhũthĩra, kuuma handũ hamwe nginya harĩa hangĩ. Makĩria, o mũthenya andũ arĩa mathiaga mawĩra, kĩroko tene, na magacoka hwaĩ-inĩ. Ningĩ kwĩna mambura, andũ marenda gũthiĩ hamwe ta makanitha, kana cukuru, kana andũ aitũra, nĩ marĩhaga na makahota gũtwarwo mathaa marĩa maagĩrĩire.

Ĩĩ nĩnyendete mũno ũndũ ũyũ tondũ, rĩrĩa ũkũgũra indo matukainĩ maya manene, nĩũkoragwo na ũhoti wagũthura kĩrĩa we ũrenda, gũthura kumana na kĩganda kĩrĩa ũrenda kana kĩragũkenia. Nyingĩ nĩũhotaga kũringithania thogora wa indo mwanya mwanya, naũkona cia thogora ũrĩa ũrenda. Oho, kwĩmahinda indo ciao cikoragwo na mbei ya mwanya, ĩrĩa ĩthĩ ũkĩringithania na matuka maya mangĩ.

Wa mbere nĩ ciana cia ciarwo o ũguo, nĩ ciheagwo marĩtwa ma cũcũ kana ma gũka ũguo ũgakũra ũkĩmenyaga kũrĩa umĩte. Ningĩ ciana cia airĩtu nĩ cikaraga igĩceraga gwa cũcũ wao kũrĩa mathiaga makaheo kĩrĩra kĩa ũndũire na mĩikarĩre ya, na mĩtugo ya atumia a gĩkũyũ, nao ciana cia anake, makinya mĩaka ya kũgimara nĩ mathiaga kũrĩa matwaragwo nĩ athuri, magakundio kĩrĩra ma mĩtugo ya athuri ĩrĩa macokaga makahe ciana na njiarwa iria irũmĩrĩire.

Nĩ mwanake mũnini wa kuuma rũrĩrĩ rwa Maathai, wĩtagwo Richard Turere. Nĩahotire kũhorohia ngũĩ, gatagatĩ ka andũ, na nyamũ cia gĩthaka. Ningĩ mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithatũ, nĩahotire kũhingũra gĩkundi gĩake, kĩrĩa kĩhotaga gũthomithia na kũgathĩrĩria mahũthĩro ma matawa macio make.

Nĩkũhũthĩtie maũndũ kũrĩ andũ arĩa maraheana maũtungata, na arĩa maraheo maũtungata o nao. Kũrĩhĩra indo thoko-inĩ, kana mbiacara-inĩ gũkahũtha, tondũ to ngĩnya mũndũ arute mbia kana acikue, na ũguo gũkanyihia ũici wa barabara, wa andũ arĩa maiyaga ibeti, magĩtanya gũkora mbeca hau. Tondũ o na mũndu aiya thimũ, nĩ ũkũhota gũthiĩ gũcokia mbeca ciaku.

Ũkoretwo wĩ mwega, tondũ rĩu mũhatĩkano ũrĩa wakoragwo mabengi-inĩ nĩ wathirire. Thikũ ici mũndũ no arute mbeca ciake arĩ o harĩa arĩ kana ũciĩkĩre na ithiĩ akaũntĩ-inĩ yaku ũrĩ o harĩa ũrĩ. Ningĩ mũndũ ndarabatara kũhũthĩra tigiti, kana mbeca nyingĩ nĩgetha ũkinye harĩa bengi irĩ. No, o ho, ũndũ ũyũ, nĩ ũkoretwo na ũgwati gũkũ bũrũri-inĩ, tondũ, andũ angĩ nao no marahũthĩra o intaneti ĩyo, kũiyĩra mbeca kuo iria ciigithĩtio bengi.

Fuliza yakwa heyangwo ngiri ithathatũ. Ĩngĩkorwo na mbeca nini iria ndĩrenda gũtũma, njĩkĩraga o namba yorĩa ngũtũmagĩra harĩa Mpesa inĩ ngacoka ngekĩra mbeca iria ngwendaga kũmũtũmĩra ngekĩra namba yakwa ya thiri, ĩkanjũria kana mbeca icio nyongerere na cia Fuliza tondũ iria ndĩnacio citingĩigana ngauga ĩi na makongerera.

Thiaga na thimũ yakwa, gĩbandĩ na mbeca iria ndĩrenda kũiga ndukainĩ ya M-pesa ĩrĩa ĩ hakuhĩ naniĩ. Ngathiĩ ngamanengera mbeca, magatara magacoka makanjĩtia namba ya thimũ ngamanengera na namba ya kĩbandĩ ngamanengera magaciĩkĩra cigoka mwena wakwa, no thaĩni ngwĩkĩra ibuku-inĩ rĩao ya kuonania nĩma nĩmanjĩkĩrĩra mbeca icio.

Ũkorwo na raini ya thimũ ya Safaricom, ĩrĩa wĩandĩkithĩtie na marĩtwa maku na namba ciaku cia gĩbande . Ningĩ, ũkorwo na thimũ nĩgetha wathiĩ kũhingũra, ĩgũgwĩtia namba ciaku cia gĩbandĩ na namba yaku ya thiri, ĩrĩa ũrĩhotaga kũiga nayo mbeca hĩndĩ ciothe kana kũruta.

Wĩ mwega mwarimũ? Mwana ũyũ wakwa no nyende kũmenya kana nĩ acokagia ciũria kĩrathi ũgĩthomithia, kana nĩ mwana ũthikagĩrĩria, na no nyende kũmenya kana nĩ acogothaga ciana iria ingĩ. Ningĩ no ngũhoe akĩinũka, ũkamũheaga wĩra nĩgetha agoka kũrutĩra mũciĩ, na ũngĩbatara kĩndũ ũkamwandĩkagĩra handũ, tondũ maita maingĩ nĩ ariganagĩrwo. Ũkamwandĩkĩra nĩgetha akandehera ngathoma. No nyende kũmenya kana nĩũrona arĩ wega, mwahinga cukuru rĩ, ũke ũmũthomithagĩrie mũciĩ, nĩ ndĩkuongagĩrĩra mbeca.

Namba cia kũrĩha ikoragwo ciandĩkĩtwo harĩa mbere, ũguo ngwoya thimũ yakwa thiĩ M-Pesa inĩ, thiĩ harĩ kũrĩha na M-Pesa njĩkĩre paybill ĩnjĩtie namba ya biacara ndĩmĩkĩre ĩrĩa yandĩkĩtwo haria ĩchoke ĩnjĩtie rĩtwa rĩa biacara njĩkĩre ĩrĩa ya ndĩkĩtwo hau ĩnjũrie ndĩrarĩha mbeca cigana njĩkĩre na namba yakwa ya mwanya ĩrĩa nĩya thiri njĩkĩre mbeca ithiĩ.

Nowĩigithie maita merĩ, harĩ M-shwari kana ĩo M-shwari ya kũhingĩra mbeca . ĩo ya mbere, ũgũthiĩ wĩkĩre mbeca ciaku M-pesa, ũcoke ũthiĩ ũcikie M-shwari. Nokũhingũra M-shwari, ĩkũrie nĩmbeca cigana ũrenda kũiga, wĩkĩre nĩcigana, ũcoke wĩkĩre namba yaku ya thiri, nacingĩre kũu. Ningĩ ĩo nayo yakũhingĩra mbeca, ĩkũragia ũrenda gũcihingĩra kwaihinda rĩigana atĩa, uge ongoo nĩtamĩeri ĩtatũ, ĩcoke ĩkũrie nĩ mbeca cigana, ũgekĩra, ũgacoka ũgekĩra namba yaku ya thiri, na mbeca icio cigũikara hau nginya rĩrĩa inhinda rĩu rĩgathira. Kana wenda kũruta ihinda rĩu rĩtathirĩte. ũkaruta no ikuma thutha wa thikũ igĩrĩ.

Ĩĩ nĩthamagia na ũmwe wa mathĩna nĩ thogora wa igũrũ mũno wakũruta mbeca icio. Nĩũgũkora ona mbeca nini iria ũraruta nĩũrarĩhio mbeca nyingĩ. Ningĩ noũkore ihinda rĩrĩa ũrathamia mbeca ciaku, nĩrĩo motungata ma Mpesa methĩ, ũguo ũgakora noweterere ihinda inene mũno ũguo ti mũtaratara ũngĩhoka hĩndĩ ciothe.

Wambere, ndĩrĩ marĩhi gũciĩkĩra kana gũciruta M-shwari. Ningĩ nĩĩgũteithagia nĩũndũ wa kũruta na ihenya, ũngĩkorwo nĩũndũ wa hinahi wa kũnyita, cikuma o thaa icio icio ũracibatara. M-shwari ndĩrĩ mũigana wa mbeca ciathĩ iria atĩ wagĩrĩire kũiga, ũguo ona ciringi ĩmwe nowĩige ĩrĩa wona ta umithio waku wa o mũthenya. Nyingĩ ũkũigĩra o harĩa ũrĩ ũtagũbatara gũthiĩ kũihũria maratathi kana kwara raini bengi nĩgetha ũcige.

Gũtũrehera motungata mega hakuhĩ naithuĩ, tũkahota gũtũmĩra andũ aitũ mbeca, arĩ mekũnene na ithwĩ. Nyingĩ tũkahota kũiga mbeca onakorwo nociambiacara citũ nini, ũkaiga hatarĩ marĩhi. Kambũni ĩno, nĩhete andũ aingĩ mawĩra kuma maĩgenti a M-Pesa, nginya wobici, wobici-inĩ ciao nene ta arĩa marutaga wĩra wa wendia na matangathithio mao thoko-inĩ.

Gĩcunjĩ kĩa mĩrongo kenda na ithano harĩ igana ya arĩa matahũthagĩra nĩgũkorwo rĩngĩ matirĩ thimũ. Yendetwo mũno tondũ nĩĩkoragwo ĩyaraithi kũhũthĩra tondũ netiwoki cia cikoragwo ciĩnjega kũhũthĩra nginya kũrĩa icagi-inĩ thĩiniĩ. ũgwo o thaa icio waruta mbeca nocio norĩũ ũcionaga. Nyingĩ marĩhi mao makũruta mbeca makoragwo me maraithi ũkĩringithania na Airtel Money kana T-kash.

Mũrĩega inyuothe? Mbere ya njĩtĩte mũnene wakwa nĩgetha oke arie, nĩ ngwamba kũhutia maũndũ marĩa agũkorwo akĩarĩrĩria nĩgetha mũkorwo mweharĩria. Wa mbere nĩ tũratanya kũheana wĩra, wa kũgathĩrĩria, kambuni ĩno itũ, kũrĩa nyenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Ũguo nĩ tũkwarĩrĩria gĩcunjĩ kĩa mbeca iria tũkũneana nĩũndũ wa bata ũcio. Wa kerĩ, nĩ tũkũaria ũhoro wa kũhingũra mĩrango mĩerũ kũrĩ aruti erũ a wĩra. Ningĩ nĩ tũgũbanga ũhoro wa mambura ma mũico wa mwaka, tũmenya harĩa tũgacemania, na nĩ andũ aigana magathiĩ.

Maaĩ matiendaga mũndũ wĩna gũoya. No nginya wambe ũtume ndũgũ namo, ũcoke umenye gwĩikara thĩiniĩ wamo. Wagĩrĩire waingĩra thĩiniĩ, ũhingĩre mĩrukĩ, o na ongorwo no handu ha ndagĩka ĩmwe, na ndũkegũmĩre. Ũngĩhota kũhingũra maitho no wega, na ũngĩhota kũhinga no wega. Waagĩrĩire wambe ũmenya kũrera maaĩ-inĩ, ũcoke ikinya rĩa kerĩ rĩu nĩ ho ũkũanjia kũhũra maaĩ nĩgetha ũhote gũthiĩ nambere.

Mwarimũ wĩra ũyũ watũnengera rĩ, ũrenda tũgakorwo tũrĩkĩtie rĩ? Tondũ ndona tarĩ mũingĩ gũkĩra ũria ũtũnengeraga o mũthenya, nĩ ũkuona ta ũngĩrĩka na mũthenya ũmwe? Wĩra ũcio ndamunengera tondũ rũciũ ndigakorwo kuo, ũguo mũkũũruta ũmuthĩ na rũciũ mũthenya ũcio ũngĩ nĩrĩo ngoka mũgakorwo mũrĩkĩtie.

Mwana ũyũ waku nĩ ũmwe wa ciana iria tũratanya igeeka wega mũno kĩgeranio-inĩ kĩa mũico wa mwaka, tondũ handũ-inĩ ha mĩeri ĩtatũ, nĩ akoretwo ongereire maumĩrĩra make, mũno harĩ mathabu, tondũ macio nĩ mo atarahotaga gwĩka wega tene. Ningĩ wĩna mwana mwathĩki mũno, tondũ kuma rĩrĩa okire gũkũ, ndarĩ anyitwo na mahĩtia nginya ma inegene. Mwana waku nĩ mũtheru, na nĩ ingĩkũhoya mwakinya mũciĩ ũmũgũrĩre mabuku marĩa agũkwĩra. Nĩaraandĩkĩrwo marĩa agĩrĩirwo kugũra megiĩ mathabu, na ũngĩona mwarimũ ũngĩ mahinga, no ũmũrĩhĩre athiage mathomo ma hwaĩ-inĩ nĩgetha maumĩrĩra make mathiĩ o nambere na kwagĩra.

Ũgũthiĩ rũrendainĩ rwa cukuru, ũrore andũ a mwaka ũyũ arĩa meyandĩkithĩtie kothi ĩyo wĩtĩirwo wĩke, ũcoke ũthiĩ hau igũrũ nĩ ũkuona handũ handĩkĩtwo kwĩyandĩkithia, ũhihinye, wĩyandĩkithie rĩtwa rĩaku, na namba icio ciandĩkĩtwo marũainĩ maku ma ma cukuru marĩa ũretirwo namo, ũcoke ũtũme. Warĩkia ũhihinye hau handĩkĩtwo mũbango wa irathi ũmenye kĩrathi kĩa mbere kĩ mũthenya ũrĩkũ na gĩgathio mathaa marĩkũ.

Etagwo mũthikabu na nĩ akoragwo arũgamĩrĩire kanitha nyingĩ mũno rungu rwake nĩ harĩ atungatĩri arĩa nĩo makarogwo makĩonana na andũ a kanitha ĩmwe kwa ĩmwe, mũthikabu onekaga hĩndĩ ya mabura ma mwanya ta mohiki kana mathiko ma andũ a kanitha yake

Mbeca iria njũĩ, ciarĩ cia mbeũ njĩthĩ, na atumia. Ciaheagwo andũ a mĩaka ikũmi na inana, nginya mĩaka mĩrongo ĩtatũ na ĩtano. Waihũragia ũgacoka ũgatwara maratathi macio gwa thirikari, o magathura arĩa makũhe. Mbeca icio citiaihũririo nĩ andũ aingĩ tondũ ona matioĩ cĩikuo. Thirikari ndĩkinyanĩirie harĩ ũhoro wa gũthomithania ũhoro wĩgiĩ mbeca ici, tondũ onamatiheanaga matangatho macio. Ũguo nĩkwĩranĩrwo ciĩranagĩrwo cĩikuo, na andũ anini no o mahotaga gũkinyĩruo nĩ mohoro macio.

Arutwo a kĩrathi kĩa mũthingi kĩrĩa gĩakĩtwo na njĩra ya kĩrĩu na magaikarĩra itĩ cia kĩrĩu iria ĩheanĩtwo nĩ rũhonge rwa thirikari rwa CDF maroneka mathikĩrĩirie na kinyi mwarimũ ũrĩa wĩ mbere yao akĩmabundithia amwe ao makĩandĩkaga na arĩa angĩ no gũthikĩrĩria.

Maĩ mageragĩra icungi-inĩ igĩrĩ, kia mbere mambaga kũgerera gĩcungi kirĩa kĩrutaga mahuti marĩa manene, ta ma mahiga marĩa manene, kana mahuti ma mĩtĩ. Ningĩ makagererio gĩcungi-inĩ gĩa kerĩ marĩa marutaga tũmahiga tũrĩa tũnini, magacoka makaigwo handũ, makarika. Marika makonoranio magekĩrwo ndawa, ndawa ĩrĩa yũragaga tũtambi kana tũgunyũ tũrĩa tũtangionekana na maitho, marĩkia nĩmekagĩrwo ndawa ya kũmaiganani nĩguo magĩe na mũcamo mwega, magacoka magekĩrwo rĩu mĩtũngi nigetha manyuo.

Ingĩcenjia o thikũ cia gũitĩrĩria. Thaa ici njitagĩrĩria thikũ igĩrĩ harĩ kiumia, ingĩanjĩrĩria gũitĩrĩria thikũ ithatũ harĩ kiumia, mathaa ma kĩroko na hwaĩ-inĩ. Ningĩ handũ ha kũhũthĩra maaĩ ma cuba, ingĩ ingĩria mũberethi ũrĩa ũrĩ twaraga maaĩ nginya thĩiniĩ tondu mangĩongerereka, no mongerere hinya wa gũikũrũkaga.

Arĩ njamba ya ita ya rũrĩrĩ rwa Jaluo ũrĩa warũire mbara nyingĩ na akĩrehe ũhotani rũrĩrĩ-inĩ rũu. Nĩ gwakoragwo na haro gatagatĩ ka rũrĩrĩ rũu na rũrĩrĩ rwa Nandĩ, na nĩ marũaga mũno na ohĩndĩ njaluo nĩ mahũragwo na makahotwo no rĩrĩa Lwanda Magere aciarirwo na akĩanjia kũrũa rũgano rwao rũgĩcenjia rũgĩtuĩka rwa ũhotani na nĩkĩo nginya ũmũthĩ ũyũ akũngũagĩrwo.

Wa mbere John De-Matthew oĩkaine na nyĩmbo ta arũmr kwĩna mbu, mwĩhũgũro, nĩ tũkarĩha thirĩ, nĩkĩo ngũkũracĩria, wa kerĩ nĩ Joseph Kamarũ, oĩkaine na reke ngwĩtĩkĩrie, mũhiki wa mĩkosi na Kenya nĩ ya Ngai, Mwarimũ George Wanjaro, oĩkaine na Kana ka mbere, marũa ma Jackline na mũhiki wa mũrũka.

Njĩra marĩtwa maku, ũmĩte kũ na wathomire ũgĩkinyia ha. Ningĩ nĩngwenda kũmenya kana nĩũrĩ waruta wĩra ta ũyũ rĩngĩ, na kũrĩa warutaga warutaga atia, ingĩkũhe wĩra ũyũ rĩ, ũkũũruta atia, gũtigĩrĩra atĩ nĩwarutĩka wega? na nĩatĩa ingĩka nĩgetha hote gũkwĩhoka?

Joyce Wamama, ainaga nyĩmbo cia mũthũngũtho na nĩoĩkaine mũno. Jose Gatutura onake ainaga cia mũthũngũtho na nĩarĩ rĩtwa rũrĩrĩ-inĩ rwitũ. Nĩkũrĩ Samido, ainĩte cothe cia kĩgoco na cia mũthũngũtho, kũrĩ na Tonny Young, no mwanake mũnini nĩ hĩndĩ areyũkĩrĩria. Waithaka wa Jane, ainaga cia mũgithi.

Hũthagĩra maĩ ũrĩmi-inĩ wa nyeni naciĩ handũ kĩanda-inĩ ũguo njĩkĩrĩte mĩberethi ĩyo yagũikũrũkia maĩ ĩtekũhũrwo na macini nĩ ndigagĩrĩra nĩ ya ikũrũkio maĩ na ti mĩtũrĩku ningĩ nĩ thondekagĩra maĩ macio njĩra nĩgetha kũngiura matikaiye kũingĩra mũgũnda ngamekĩrĩra rũgĩka nĩgetha ningĩ kwara matikaniare mũno.

Hũthagĩra gĩbũyũ gũitĩrĩria, mĩtĩ yakwa maaĩ, tondũ ndĩmĩhandĩte handũ rũgongo-inĩ handũ maaĩ matangĩ ikũruka, nacio nyeni ndĩcihandĩte handũ kianda-inĩ ũguo hũthagĩra mĩberethi. Mĩberethi ĩo nĩ ĩtagĩrira, maaĩ nĩ maigĩra nyeni-inĩ itakũhũthĩra macini ya kũhũra. Kĩrĩa gitũmaga hũthĩre ibũyũ, nĩ gũkorwo, ndire na ũhoti wa kũgũra macini ĩo ya kũhũra maaĩ.

Ũngĩhanda irio kĩmera kĩrĩa gũtarĩ na mbura kana mbura nĩ nini, wahanda cia mera ikaga gũthiĩ na mbere nginya ikagethwo ,ũngĩaga gũcitĩrĩria maĩ nĩ ciũmaga, ũguo rĩrĩa woka na maĩ wongerera ũcihotothagia kũrĩkia kĩmera gĩa cio na ikongerera maciaro marĩa mangĩũrire kumana na kũmagara.

Andũ arĩa marĩmaga kũrĩa kwarahaga, nĩ magirĩtio nĩ thirikari kũrĩma kũu, ningĩ mĩtĩ nĩ ĩrathiĩ ĩhandĩtwo mũno kũrigĩrĩria kwaraha kwa maĩ kũrĩa maĩ mahetũkagĩra nĩguthondeketwo, mĩtaro ĩkenjwo ya gũtũma maĩ mũnererio njuĩ iria nene matanaingĩra mĩgunda ya andũ gũkua irio. Ningĩ thirikari nĩ ĩthondekete kondũ gwa gũtega maĩ macio ma kwaraha nĩgetha makahũthĩka hĩndĩ ĩria kwina ũmũ.

Waagi wa mahiũ na thũmu ũcio wa mahiũ ũrĩa ũhũthĩkaga kunoria mũgũnda ũgakorwo wĩna goro mũno ũguo mũrĩmi mũnini akaremwo nĩ kũhũthĩra. Ningĩ mĩgũnda kwaga ũgakora mũgũnda ũria wĩnaguo ti waku nĩ gũkombora ũkomborithĩtio koguo ndũngĩhota kũũnoria tondũ mwene nĩarauga ndũkahũthĩre kĩndũ, tũmĩgũnda tũnini ũguo ũgakora ona ũkĩenda kũrĩma ũrĩmi ũrĩa wa gũcenjania irio ndũngĩũhota tondũ mũgũnda waku nĩ kanini.

Ngwendaga kũmenya, ingĩona wĩra gũkũ kwanyu, mũrũmagĩrĩra atia mathomo ma nyongerera. Nĩmũheanaga ihinda mũndũ athiĩ akongerere mathomo, na rĩrĩa athiĩ rĩ, no akoragwo akĩrĩhwo hĩndĩ ĩyo e nja?

Ĩthomithie andũ, ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi wĩgiĩ ũrĩmi wa irio cia maĩ, irio ngũrani ngũrani, nĩngĩ, ĩteithĩrĩrie andũ harĩ ũhoro wa gũthondeka itegero rĩa maĩ, mĩciinĩ kwao, nao arĩa mariganĩtie na kũrĩa kũrĩ itegero nene cia maĩ, maheo rũtha kũingĩria mĩberethi, mahote kũrĩma kuma kũu.

Ndĩna mweri kuma rĩrĩa ndagũrire thimũ ĩno haha, na rĩu nĩkoretwo na thĩna ndahũra ndĩrathie, na ndahũrĩrwo nĩndĩrona ĩkĩrĩra, no ndingĩhota kũmenya no ũcio ũrahũra. Ndacoka haha na karatathi karia mwahete ndagũra ga kuonania no njoke mũthondekere ĩngĩthũka ĩtaninĩte mĩaka ĩrĩ rĩu ngwendaga mũndeithĩrĩrie.

Ũhoro waku mwendia? Thimũ ĩno kuma ndamĩgũra yarĩ njega no thutha wa kiumia kĩmwe nĩkorerwo na thĩna wa kũnyita intaneti na rĩu ngũragia kana he ũteithio o wothe mũngĩndeithia naguo tondũ ndĩrĩona karatathi karĩa mwaheire ga kũnjĩrĩra ĩngĩkorwo na thĩna o wothe atĩ no njokie ona ĩtaninĩte mwaka ũmwe na rĩu ona ndĩninĩte.

Hello, nĩ intaneti yũraga mathaa me mothe kana no hĩndĩ ĩrĩa ũraruta wĩra? Ningĩ no ũndarĩrie kana kanyamũ karĩa twagwĩkĩrĩire hau mũciinĩ nĩũrona gagĩakana? Rita rĩa mũico rĩrĩa wĩrĩga kũgũra rĩ yarĩ ya mbeca cigana? Nĩ ũrona hihi ta ĩngĩkorwo ĩthirĩte? No ũhihinye namba ici ngũkũhe ũrore kana nĩĩthirĩte, kana ũndarĩrie harĩa ũrĩ nĩgetha hote kwaranĩria na mũruti witũ wa wĩra ũria ũgũkuhĩrĩirie oke arore thĩna ũngĩkorwo ũrĩ ũrĩkũ. Thengiũ.

Magĩrĩire gũthondeka ithomo, cia mahinda kwa mahinda kũrĩ andũ andũrĩrĩ irĩa maikaraga kũrĩa thĩiniĩ mũno matarĩ na ũgĩ wa maũndũ maingĩ magathiĩ makamathomithia ũhũthĩri wa mĩtambo ningĩ nĩmagĩrĩire kũrehe matangathithio marendioinĩ, matarevisioninĩ ma thiomi ngũrani ngũrani gũtarĩria ikinya gwa ikinya ũrĩa magĩrĩrie motukangata mao, macoke methe andũ ma kuuma ndũrĩrĩ ciothe atĩ mũndũ ahũra thimũ obicinĩ ciao akĩenda ũteithio nĩekũhota kwaria na mũndũ wa rũthiomi rwake.

Hũthagĩra ũkũria irio na maĩ, mahinda marĩa gũtarĩ na mbura ya kũigana, ũguo ndigagĩrĩra nĩndagĩa na irio mie mieri yothe harĩ mwaka. Ningi, mũgũnda wakwa wĩikaraga na ũgunyu mahinda mothe, noguo tũtambi tũrĩa tũikaraga thĩinĩ wa tĩri wakwa, tũrĩa twega tũteithagia harĩ gũthondeka tĩri, tũgakorwo tũtirathĩnĩka, tondũ tũikarite harĩ tĩri wĩna ũrugarĩ mwega na ũgunyu mwega.

Ũmĩrĩru nĩguo namba ĩmwe, ningĩ nĩũkorio maũndũ makwĩgiĩ, hau ũgatarĩria ũndũ wĩgiĩ mathomo maku, kũrĩa ũrutĩte wĩra mbere, maũndũ marĩa wahotire kũhingia, ningĩ ũthiĩ ũthome mũno ũhoro wĩgiĩ kambuni ĩyo ĩragwĩtĩra wĩra, ũcoke ũmenye wĩra ũcio ũroria kambuni-inĩ iyo rĩ marĩhaga atĩa, na ũcio ũraheo wĩra ũcio akoragwo ehokeirwo mawĩra marĩkũ, nigetha worio gĩtũmi kĩa ũheo wĩra ũcio kana kĩrĩa kĩratuma wone nĩwagĩrĩire kũheo wĩra ũcio rĩ, ũgakorwo na gĩakuga. Ũgathiĩ wĩhumbĩte wega, kũringana na ũrĩa kambuni ĩyo andũ mehumbaga.

Nĩ mathibitarĩ maita maingĩ ma andũ kĩũmbe mathiũrũrũkaga kũrĩa icigo-inĩ cia gĩcagi kũu thĩinĩ makĩheanaga motungata ngũrani ngũrani ta gũthimĩra andũ mĩrimũ ya cukari magacoka makamathĩrĩra kũrĩa makũruta dawa, ĩno ĩkoragwo ĩrĩ o njĩra ĩmwe ya kũgathĩrĩria motungata mao tondũ ũngĩkorwo rĩngĩ mũrimũ waku ndũngĩrigitĩrwo hau magũkora nĩ magwathagĩrĩra kũrĩa ũkũmakora kũrĩa thibitarĩ ciao irĩ.

Marũa ma njohi cia ibango tutigũkũhe, tondũ icio nĩ indo citetĩkĩrĩtio nĩ thirikari kwendio, nĩũndũ wa ũgwati ũrĩa ciũkaga naguo, harĩ mbeũ njĩthi na arĩa maracihũthĩra. No nĩtũgũkũhe marũa ma kwendia njohi, na kĩrĩa tũkũbatara no namba ciaku cia gĩbandĩ, mbica ciaku igĩrĩ cia kĩrengo, na kandi ya kũrĩha igoti, ĩrĩa ina namba yaku ya mwanya. Nĩngĩ nĩũgũtũhe rĩtwa rĩa biacara ĩyo yaku.

Ndĩraikia ihoya rĩakwa ũmũthĩ, rĩa kũririkanwo, andũ makĩongererwo mĩcara, na makĩheo mawĩra ma igũrũ, tondũ ũngĩringithania na ũrĩa ndokire gũkũ, nĩhotete kuongerera mathomo makwa na ũgĩ wa kũhota kũramata gĩkĩro kĩu kĩngĩ kĩ igũrũ wakwa. Ũguo ngwĩhoyaga ihinda rĩu rĩakinya ona niĩ mũndirikane.

Ngwenda ũndarĩrie harĩ thimũ ici wĩnacio rĩ, nĩrĩkũ ĩnjagĩrĩire. Mbeca iria bangĩire nĩcigana ũna, nandĩrenda thimũ ingĩ hota kũingĩra nenda-inĩ ĩtagũthumbũra. Nyingĩ thimũ ingĩhota gũthoma nayo, mbica ciayo cikorwo itheru, tondũ thikũ ici nĩhũthagĩra kwoya thenema na mbica ciakũrĩa ndĩrathomera. Arabu ndĩgakorwo nyingĩ ĩnditũ mũno ikorwo no ngũĩte na itanariganĩrwo ũhoro wa ihiga, ĩkorwo nĩ ĩkũiga mwaki ihinda iraya.

Oba ĩno ĩkuo nĩ oba njerũ mũno na ĩrabatara mũndũ wanahũthĩra kĩndũ gĩkĩ kwa ihinda iraa nĩgetha ĩmũhe umithio wa kũigana. ĩrathiĩ mweri ũyũ wothe na kuma norĩa ũkoragwo ũkĩgũra kĩndũ gĩkĩ, nĩndĩrona nĩgũgũteithia tondũ ĩna maũndũ maigũrũ kũrĩ kĩrĩa ũgũraga. Nyingĩ iroka cirĩ igĩrĩ. Nanĩũrona mbei yake ĩthĩ, ũguo nĩĩgũkorwo ĩnjega mũno nawe.

Hũthagĩra mũtambo wa Safaricom, ũguo ĩngĩhingĩka ingĩoya thimũ ingĩ ndĩmahũrĩre nĩ makoragwo maheanĩte namba ĩrĩa ũngĩaranĩria nao ĩmwe kwa ĩmwe, niĩ ndamahũrĩra ndĩamacokerie ciũria iria makũnjũria nĩgetha mahingũrĩre, ningĩ marega kwoya nobuate mũtaratara namba inĩ o ĩyo makoragwo maheanĩte buate nginya metĩkĩre kũhingũrĩra

Ũkuoya thimũ ingĩ, ũhihinye ĩmwe noti noti, ũcoke ũtũme. Nĩgũkũrehere makũrie nĩkĩi ũrenda. Ũthure ũrenda PUK ya thimũ yaku, makwĩre wĩkĩra raini ĩyo nĩ namba ĩrĩkũ, wĩkĩre, ũcoke magwĩtie namba ya gĩbandĩ wĩkĩre, nĩmegũkũria rĩa mũico wekĩrĩte mbeca cigana, wĩkĩre noguo nĩguo magũgũtũmĩra PUK yaku.

Kũiywo kĩa hinya mbeca iria ciĩ moko baribari kana ciĩ hau wĩrainĩ, kana mũndũ akaingĩra akamahenia aumĩte Safaricom akamera ũria magĩrĩire gwĩka nĩgetha magacĩrithie motungata mao akamaiya mbeca iria cie thimũinĩ, kana kũreherwo mbeca itakinyanĩirie ikĩro citukanĩtio na mbeca njega na maita maingĩ nĩmaremagwo gũkũrana njega na njũru.

Ũtũmaga ndũmĩrĩri ĩyo kũrĩ inya, ithano, ithathatũ nao makamenya nĩ wa gĩrĩire gũcokerio mbeca ciaku, mangĩikara matacoketie nĩ ũmahũragĩra thimũ na moya ũkamatarĩria thĩna waku ningĩ nĩgetha macokie nĩ mambaga kũhũrĩra ũrĩa ciathiĩ nĩgetha maigue kana nĩma nĩ wagĩrĩire gũcokerio.

Ũkwoya ndũmĩrĩri ĩyo watũmĩrwo nĩ M-Pesa ũmĩte kũrĩ inya, ithano, ithathatũ nanĩ ũgũcokerio mbeca ciaku thutha-inĩ wa mathaa mĩrongo ĩrĩ na mana kana ũhũre namba igana rĩmwe kana magana merĩ, magũkũria kana nĩũrenda kwaria na mũndũ ũmwe wao ũmere ĩĩ na ũmũtarĩrie ũrĩa watũma mbeca na nĩagũgũcokeria thutha wa mathaa oro ta macio

Bengi yakwa nĩĩkoragwo ĩhete namba ciao cia thimũ iria twaranagĩria nacio, ingĩmahũrĩra thimũ ndĩmatarĩrie mathĩna makwa na ndingĩona matina hingĩria ndingĩthie nginya wobici-inĩ ciao tondũ nĩnjũĩ harĩa irĩ thiĩ ndĩmatwarĩre mathĩna makwa nyone kana nĩmagwĩtĩkĩra kũnjĩra nĩkĩĩ kĩũru.

Ingĩamba ndore mbeca ciakwa ndore kana nĩciongerereka nĩgetha ndĩmũtũmĩre, ingĩ korwo citinongerereka kana njigue ndirĩ na ũũma ndingĩmwĩra atũme kũrĩ namba inya, ithano, ithathatũ ndũmĩrĩri ĩyo aneo ya M-Pesa na nĩmakũcokeria mbeca ciake thutha-inĩ wa mathaa mĩrongo ĩrĩ na mana

Ndakorwo ngĩrora marĩhi marĩa ndarĩha rita rĩrĩ, na marĩa ndĩhaga mĩeri ĩrĩa ĩngĩ. Rita rĩrĩ nĩwongerereka mũno. Rĩu ngwendaga kũmenya kana nĩ thogora wa motungata mũrambatĩrithia kana hihi nĩ kwongererwo ndongererwo mathabu makwa ma mweri ũyũ.

Wanjĩrĩirie tene airĩtu matwarwo ihika, kũrĩa mũirĩtu acenjanagio na indo ta mbũri, ng'ombe kana irio arĩ njĩra ĩmwe ya kwonania ũrũmwe, wũiguano gatagatĩ wa nyũmba ya mũthuri na ya mũtumia, ningĩ kwonania arĩa ma mwoya mena ũhoro wa gũikara nake hamwe na ciana iria akũgĩa.

Ũrenda kũhingĩrwo raini ya mbere? Ĩyo rĩu ũgũtũhe namba yaku, ũcoke ũhe namba ya kĩbandĩ kĩrĩa wandĩkithĩtie nakĩo ngũhingĩre, ningĩ nĩgetha ngwenderie ĩno nĩ ũkũhe namba, ũkwenda ngwenderie ya namba ĩrĩkũ? Twĩna cia mbere iria cianjĩtie na mũgwanja, ndĩna ici cianjĩtie na ĩmwe ũkwenda ĩrĩ kũ?

"Ũhoro waku, niĩ njĩtagwo Waithera na nĩ niĩ ndeithagia andũ kũihũria marũni gũkũ rĩu nĩngwenda ũndarĩrie maũndũ maigana ona nĩgetha ngĩe na ũtaũku, wa mbere ndĩrenda kũmenya urenda rũni rwa mbeca cigana na úũangĩte kũrũrĩha atĩa ,ningĩ nĩũkundarĩria indo iria ũbangĩte kwandĩkithia cia kũrũgamĩrĩra rũni rũu, nĩgetha tũbange mũthenya ũrĩa ngonga gũcera gũciona.''

Ndĩrendia magoti ma ciana na ma andũ agima nacio ici njurĩtie haha igũrũ nĩ nguo cia atumia, magoti ma ciana marathiĩ na ciringi magana merĩ ma andũ agima ciringi magana matatũ ma mĩrongo ĩtano, nacio nguo, o nguo ĩna thogora wayo, wacagũra nguo makĩria ma ithano ona korwo no magoti ogoka haha ũguo mwena tũgacenjia thogora, maitho maku na guoko gwaku nĩguo gũgũkũhenia, gwĩthima kĩndũ gĩothe haha nĩ tũhũ.

Ngari ĩno ĩna mathĩna maingĩ mũno, na ndĩagĩrĩire gũkorwo bara, ndĩmĩonire kĩroko ũkuĩte andũ ũgakĩria ningĩ thaa Ici ndona ndĩrĩ na matawa, ũrabanga gũkua andũ atĩa ũtukũ? Haha ndĩrona nĩ wagĩrĩire kũihũria maratathi mangĩ ma mwaka ũyũ tondũ maya mathiĩte mwaka mũthiru, ndakũhe nginya thaa inyanya ngũkorwo o ĩno bara ũkorwo ũthingatĩte maũndũ macio mothe kwaga ũguo ũgũthiĩ thĩiniĩ.

Ũrauga wa ndĩkĩtwo o mweri nĩmo magoti marĩa ũrĩhaga no haha nĩ ndĩrona nĩ wa ndĩkĩtwo nĩ ũrĩ mbiacara na ndũkoretwo ũkĩrĩhĩra mbiacara ĩno magoti mayo handũ inĩ ha mĩaka ĩtatũ, na nĩkĩo hena marĩhi ma nyongerera me igũrũ marĩa makinyĩte ciringi ngiri mĩrongo ĩnana. Rĩu angĩkorwo nĩma ndũrĩ na biacara wagĩrĩire wandĩke marũa na ũkorwo na wũira mũiganu wa kwonania nĩma ndũkoragwo na biacara we ũkoragwo ũrũgamĩrĩirwo nĩ wĩra wa kwandĩka, wa kwandĩkwo tu.

Bunda itionekaga maita maingĩ makĩria mataũni-inĩ na ũrĩithia wa bunda ona icaginĩ nĩwathirire. No ngari ici cia kũgucio nĩandũ, nĩikuaga mĩrigo mĩingĩ mũno na igakorwo cirĩ handũ hothe. Nyingĩ, thogora wacio ũrĩthĩ ũkĩringithania na wabunda na kũramata bunda ĩo nĩgetha ĩcoke ĩkũrutĩre wĩra.

Ndoka twarĩrĩrie ũhoro wa wĩra wakwa, kambuni-inĩ ĩno nĩnjikarĩte gũkũ o hinda rĩa mĩaka ĩtano, na harĩ mĩaka ĩo, nĩhotete kwongerera ũgũri na wendia wa indo. Tũngĩrora riboti ĩrĩa ĩrarutirwo mwaka mũthiru wĩwiki, nĩndĩrona ũgũri ũcio na gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩnana na ithano harĩ igana. Ningĩ nĩhotete kwĩngĩrana na arĩa meigũrũ wakwa, nangamenya maũndũ maingĩ megiĩ mũrutĩre wa wĩra gũkũ. Nĩmatanya makwa , ngĩthiĩ na mbere ba kũruta wĩra, haicio ngathĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩgũtũma hote kũhingia matanya makwa ma matukũ mokĩte, na hote kũgacĩrithia motungata makwa harĩ kambũni-inĩ ĩno. ũngĩona hagĩrĩire, noũnyongerere ngathĩ ĩyo ĩngĩ mwaka-inĩ ũyũ. Thengiũ.

Computer ciakũigana nĩcio ciagĩrĩirwo kũrehwo gũkũ thĩinĩ gĩcagi, macoke methe arimũ, arĩa mathomeire ũhoro wa gũthomithia ndigito, macoke marehe thitima cingĩrio macukuruinĩ marĩa me hakuhĩ, nĩgetha ciana ciothe, makĩria iria ciĩ thukuruinĩ wa mũingĩ, cihote gũkinyĩrwo nĩ motungata macio ma gũthoma. Ningĩ aciari nao nĩmagĩrĩire matarĩrio na njĩra ya ũrikĩru bata wa gĩthomo kĩũ, nĩgetha mahe ciana ciao mahinda magũthiĩ cukuru gũthoma, na onao enyewe, maheo mweke wa gũthiĩ gũthoma rĩrĩa mahinda monekana.

Bengi ĩno, tũrĩ na akaunti mwanya mwanya, kũringana na mabataro ma mũndũ. Nĩ tũrĩ na yakũigithia mbeca cia ciana cia cukuru, nĩ tũrĩ na ya mbiacara, na ya mũndũ kĩũmbe. Kũhingũra ciothe, ũrabatara namba ya gĩbandĩ, na gĩbandĩ gĩaku, nĩ ũrabatara kandi yaku ĩrĩa ĩna namba yaku ya mwanya ya kũrĩha magoti, na nĩ tũgũkũhũra tũbica tũtatũ twa kĩrengo, tũrĩa ũgũtiga gũkũ. Ningĩ wahingũra, nĩ ũkũiga ciringi magana matano, okorwo nĩ ĩyo ya mũndũ kĩũmbe ũrenda, okorwo nĩ ya biacara nĩ ũkũiga ciringi ngiri ĩmwe, na ya ciana ya cukuru nayo no ciringi ngiri ĩmwe, nĩgetha tũmenye nĩyahingũka, na nĩ ĩraruta wĩra. Ningĩ kwamũkĩra motungata maitũ, to nginya ũtinde ũgĩũka gũkũ bengi-inĩ, nĩamu nĩ tũrĩ ũtungata wa kũgerera thimũ ya moko, na nĩ tũgũkuonia ũrĩa wagĩrĩire kũhũthĩra motungata macio.

Kambuni ĩyo ũrenda gũthiĩ nayo, mena nenda cia ũkinyanĩria, ũguo ũkũingĩra nenda-inĩ icio ũkĩhũthĩra thimũ ĩyo yaku ya guoko, ũthiĩ harĩa ũkwandĩka thabarĩ yaku nĩ ya mũthenya ũrĩkũ, na ũrauma kũ nginya kũ. Ningĩ nĩ ũkũrio rĩtwa rĩaku, namba ciaku cia gĩbandĩ, na namba cia thimũ. Nĩ ũkũrio mathaa marĩa ũrenda gũkauma, na oho nĩ ũkuona itĩ iria citigarĩte, woye kĩrĩa gĩgũgũkenia. Warĩkia, kũihũria maũndũ macio, nĩ ĩgũgũtwara harĩa wagĩrĩire kũrĩha mbeca, na wetĩkĩria, nĩ ĩgũkũrehera ndũmĩrĩri, harĩa wagĩrĩire gwĩkĩra namba ciaku cia Mpesa cia thiri. Ũguo nĩ kuonania nĩwetĩkĩra kũrĩha mbeca icio magũkorwo magĩkwĩra. Warĩkia nĩ ũkũreherwo ndũmĩrĩri, ĩrĩa ĩgũkuonia nĩ warĩkia kũrĩha, na warĩha gĩtĩ namba cigana, na maũndũ macio mothe waihũrĩa magũkorwo hau ndũmĩrĩri-inĩ ĩyo. Ĩyo nĩyo ũgathiĩ nayo harĩa ũguo makuagĩra, wonanie, nĩgetha wũingĩre ngari.

Hello nĩ ndona mabuku marĩa ũrenda na ndĩna mĩthemba ĩrĩ macio wĩrirwo ũrenda mabuku ikũmi ikũmi. Macio nĩ mekũigana naguo mũthemba ũyũ ũngĩ no weterire thiĩ rũcio taũni thiĩ ndĩmagũre, no uge nĩ ũkũrĩhĩra maya nyambe ngũneanĩra maya oro ũmũthĩ tondũ thaa ici nĩ kĩroko, kana weterere thiĩ rũciũ ndona maya mangĩ, ndona rĩrĩ rĩngĩ rĩmwe rĩ , maihũra ngũneanĩre ona gũtuĩka ndingĩkwĩrĩra ni ngari, ibuku rĩu nĩ rĩikarĩte mũno rĩtarĩ rĩracoka thoko no ndarĩkora rũciũ nĩ ngoka ngwohanĩrie na maya ngũneanĩre. Nĩ ngũgũtũmĩra namba ciitũ cia kũrĩha na warĩha ũrĩhĩre hamwe na tigiti kuma gũkũ nginya hau ũrĩ mũndũ ũrĩa ũnguagĩra indo arauga no arĩhirie magana mana ma mĩrongo ĩtandatũ no ningĩ ũngĩcagũra kũreherwo na ngari ici cia bara cia ũkui wa mũingĩ no ngũtwarĩre acio marĩhagia ciringi igana rĩa mĩrongo ĩtano, thengiũ.

Kuma haha nginya harĩa tũrathie nĩ ciringi magana merĩ ma mĩrongo ĩtano, ũguo nĩguo tũrĩhagia ,no ũkorirwo ndũthiĩte na ngari kwa ihinda inene, no ũguo nĩguo ngari ciothe cirarĩhia haha. Aca we ndereba niĩ ngĩthiaga o mũthenya na ndĩhaga ciringi magana merĩ, kaĩ thogora ũyũ ũrongereirwo kuma rĩ tondũ kiumia gĩthiru mũthenya wa ĩtano nĩndathiĩte taũni na ndarĩhire ciringi icio ndakwĩra kworwo ũranjĩra kuma na haha rũgongo ndĩhe merĩ ma mĩrongo ĩtano nĩingĩe tĩkĩra no kuma haha haitũ ndĩhaga magana merĩ. Aca mũthii nĩwamenya maguta nĩmongereirwo harĩ ta thikũ ithatũ cithirĩte maguta nĩmongereirwo na nĩho mbeca cia ũkũi cirongererekeire ngari ciothe ona warũgama haha ndagũtiga ngari irĩa ingĩ ĩgũka ĩgũkũrĩhia ciringi magana merĩ ma mĩrongo ĩtano, kana ume harĩa nja ũrie arĩa marĩ harĩa nja ũigue nĩguo ndirakũhenia.

Tarekei ndĩmwonie kanyamũ gaka ndaheo nĩ mũndũ ũrĩa nderwo kahũraga mbica, tarĩu nĩ wona ũguo ndĩkaigĩte ndũrona ta cũthĩrĩriai mwone harĩa mbere ĩĩ mũtirona ũrĩa ndĩramwona wega, rĩu nĩgetha njoe mbica ciao, nderwo njagĩrĩirwo hihinye kanyamũ gaka ke haha kĩanda arabu cigũthiĩ cingĩre hau thĩinĩ nĩ megũcoka mathiĩ macirute kũrĩa marutithagĩria, manjĩra ona ithuĩ twenda mbica nĩmegũtũhũra magacoka matũneanĩre kana moke nacio hĩndĩ ĩyo ĩngĩ magĩũka, nĩ kanyamũ kanini no nderwo no kaige mbica ta igana rĩmwe o haha thĩinĩ nokarigwo ũrĩa kaiganagĩra, kaĩ nĩma maũndũ nĩ machenjerie ĩĩ, nĩ wona ũrĩa karamaruta ũrĩa mahana ta nĩtũgerie kũhihinya ona korwo nĩ maita ta matatũ o mũndũ ahihinye rita rĩake.

Ngũheaga wĩra oro mũthenya, nĩwona ona wanduarĩra kanyamũ gaka? wacoka ũke, ngũgwita tondũ he indo ingĩ ndĩrenda ũngĩrĩre harĩa rĩenderioinĩ rĩa indo cia ũrĩmi, ũnguĩre tondũ ni karitũ. Wagĩrĩire kũndĩhia ta mũndũ waku wa oro mũthenya tondũ kiumia gĩtithiraga itakũhete wĩra. Ningĩ handũ hau ona ndĩragũtumarĩ, onawe nĩuĩ ti hanene nĩ handũ mũndũ angĩthiĩ magũru, no ũrĩa ndĩrenda kanyamũ gaka gakinye ihenya to nĩgetereirwo . Kotangĩka wegai, harĩ mbeca icio ũrandĩhia rĩ, ũnengere ciringi mĩrongo ĩtano naniĩ ngwongere ciringi mĩrogo ĩtano tũcemanie gatagatĩ nĩgetha ndigakũhinyĩrĩrie, nawe ndũkahinyĩrĩrie tondũ wa rũciũ. Nĩũi tũrĩogũkũ na andũ no kũiguana.

Ngwendaga gũbanga thabarĩ ya kuma Nairobi gũthiĩ Mombatha, ngĩhũthĩra ndege icio cianyu, na ngathiĩ jumamothi, ĩno yũkĩte, mathaa ma thaa inyanya cia mĩaraho, kuma Nairobi. Ngwendaga ũnjĩre ndabangĩra ĩno ya thaa inyanya-rĩ, njagĩrĩirwo gũkorwo nginyĩte haha thaa cigana. Nayo thabarĩ ya gũcoka, ndĩratanya gũgacoka aramithi, kuma mũmbatha, mathaa ma thaa ithatu, ũguo ndũkariganĩrwo kũnjĩkĩrĩra ĩyo. Nĩingĩenda ũnjerethere kuma gũkũ nginya mũmbatha ngahũthĩra mathaa maigana nĩgetha ndĩbange. Thengiũ.

Ndĩna nyũmba ngũrani kũringana na ĩrĩa ũkwenda. Mũthemba wa mbere, wĩna rumu igĩrĩ cia gũkoma na kĩoro na mbabu citinyitanĩte, na riko, na rumu ĩmwe ya gũikara. Icio nĩ mĩthemba nĩ nyũmba igĩrĩ cia mũthemba ũcio, na ndĩracineana na thogora wa ciringi ngiri mĩrongo ĩrĩ. Ndĩna mũthemba wa kerĩ, ũrĩa wĩna rumu ĩmwe ya gũkoma na ĩmwe ya gũikara, kĩoro na mbabu citinyitanĩte, na riko, ndĩracineana na ciringi ngiri ikũmi na igĩrĩ. Nayo nĩ ĩmwe na ĩ ngoroba ya mbere. Mũthemba wa mũico, ĩna rumu ithatũ cia gũkoma, na ĩmwe ya gũikara, kĩoro na mbabu na riko nayo ndĩramĩneana na ciringi ngiri mĩrongo ĩrĩ na ithano. Nyũmba icio ciothe maaĩ nĩ tũhu, ma gĩthima no nĩ kũrĩ ma kanjũ, marĩa ũrĩrĩhagĩra. Thitima nĩ yaku nĩ we ũrĩrĩhaga ũrĩa wa hũthĩra. Na kĩo gĩko nĩ ciringi magana merĩ o mweri. Nyũmba citũ nĩ theru na nĩ kũrĩ ũgitĩri. Waingĩra mũndũ aheagwo cabi yake ya kĩhingo na no nginya gĩikare gĩkĩhinge mathaa mothe. Ũngĩenda gũciona, no ũke ũmũthĩ kana rũciũ mathaa ma mĩaraho, nĩũkangora. Thengiũ.

Ũkwamba ũthure marangi marĩa ũkwenda na no ngwĩrĩre, marĩa ũkuona harĩa rĩ, nĩmo makoragwo me mega na ciana cia anake. Ũcoke ũthure mbaruni, wathura cia rangi ũrĩ wĩ harĩ rĩ, nĩ ũgũtukania na cia waiti nĩgetha igongona rĩgeme. Ningĩ ũthure kĩratathi kĩa rũthingo, gĩkĩ ũkuona kĩna kĩgĩcaina, gĩkoragwo gĩ kĩega mũno. Naguo tawa ũcenjie ũgũre maya ũrona makĩ menamenũka na marangi ngũrani ngũrani nĩgetha wathiĩ ũrute ngirobu yaku mũthenya ũcio wĩkĩre tawa ũyũ, ũkoragwo wĩ mwega. Ningĩ ũrugithie keki harĩa harĩa arĩa marugaga, wĩkĩrĩrwo rangi o ũyũ wa hwaiti na mburuu, ĩcoke ĩcorwo mũbira to wanjĩra mwana waku nĩendete mũbira. Rĩngĩ no ũgũre tũmĩbira tũrĩa twĩ harĩa, ũrĩa ũmwe mũnene wa gũthaka na guo ũrĩa ũngĩ wa kũgemia igongona, tũu tũnini. Na iratũ, tũratũ tũu ũguo ũkuona hau ti twa gwĩkĩra, tũu nĩ twa kũgemia nĩkĩo ũrona tũkĩendio mbei ĩ thĩ ũguo. Ngwĩhoka nĩ ũgakorwo na igongona rĩega na rĩakĩagĩra mũno, ũgagĩtũrehera mũgũri ũngĩ o tawe. Thengiũ.

Ndereba, ngũingĩrĩte gũkũ na mĩrigo ĩrĩ, nayothe ũkũnjigĩire thutha wa ngari. Ũmwe uma na gakũnia gaka ka kiro mĩrongo ĩtano, kohetwo wega naguo ũyũ ũngĩ nĩ ũyũ ũrona nyitĩte haha. Nguona ta mũndũ ũrĩa warutĩra harĩa mbere kana ũrĩa ũrutire arĩ wa mbere biũ tario mauma na mũrigo ũcio, tondũ kuma rĩrĩa tumire no andũ erĩ maumire mbere yakwa. Rĩũ ngũragia kana harĩ ũndũ ingĩhota kuona namba ciao, tũmahũrĩre, tũmenye ũrĩa mũrigo ũcio wakwa ũgũcoka, tondũ tũkĩingĩra harĩa ngari tũkĩrĩha rĩ, nĩtwandĩkithirie marĩtwa maitũ natwetio namba citũ cia thimũ. Ũguo ũngĩenda no ũndeithie waranĩrie na wabici makũnengere namba icio nĩgetha tũmenye ũrĩa tũkuona.

Wĩ mwega? Ndona nĩwe ũrũgamĩrĩire wendia wa indo na motungata gũkũ ndukainĩ ĩno. Mũthenya wa ira nĩndĩrokĩte gũkũ na ndĩragũra indo cia kũrĩa, na harĩ cio nĩndĩragũrire nyama. No ndakinya mũciĩ nyama ĩyo ndamĩkĩra riko iranjĩrĩire kũnũnga, ona tũtinamĩrĩa nĩũrĩa ĩranungaga, ta ĩrarĩ thũku no kũrũta tũrarutire tũrate. Ndacoka gũkũ ndĩna karatathi gaka mũraheire, gakuonania indo iria ndĩragũrĩte nĩgetha wĩtĩkie nĩma nĩndĩragũrĩte, na bata wakwa mũnene ona ti atĩ njokerio mbeca ciakwa kana heo nyama ingĩ, ndoka tondũ ndĩ mũgũri wa indo gũkũ mũno na nĩngũragangĩte nyama, na ndirĩ ndakora ĩ thũku. Twaranĩrie mũmenye nyama ya ira ĩrarĩ thũku nĩgetha mũgerie gwetha kĩhonia rũciũ rũngĩ mũndũ ndakanagũre nyama ta ĩyo onakorwo to niĩ.